Yu ko siiro ole kialdoen logoek ak nyanyek, akerchinikei anyuun eng yu tuguk che kakinde kakipiman. Tuguchutu komi nyanyek, mi machungwek, mi ndimu, mi ndisik , choto che kakerchikei ale kialdoi eng yu.

Ageere chito nenemu kumiat eng moinget, kailachikei anyuun komnye asimokoi kout sekemik. Ole kiamdoi kumiat komuch kemel . Nebo aeng imuch keile makatiat, nebo somok kiamdoi kerichek che ngwonen, kikorokoni ichek sinityo ko anyiny, kora biik alak kochoptoi turungik nekata indeni sukaruk konde kumiat asiko anyiny.

Eng pichaini ageere chepyosok chekakoechekitu, mi konapei kitongok ak kerepushiek. Ole kinaptoi anyuun kitongochuto ak kerepushek chutok kemachei itindoi makongiot neamat ak kemachei kora itindoi sundanot nekinapei sinap anyun kitongochuto eng mokonget.

akere chebiosok angwan chenope sotonik, sotonichutok anyun kicheng sotet akerorchi muito sikoik muget akende anyun sekerek ak sonoek, achome boisioni ngamun ngitinye soteng'ung akikonoren cheko kwonyiny mursik chekokichopen sotonichuto andan akot isutchikeanik kwonyin keanik chekobunu sotet.